Haha hena mũciari mũkũrũ ũikangĩtie tũ mĩaka. Nĩaroneka ta aronio kĩndũ nĩ mũirĩtu ũyũ mũnini, na kĩndũ gĩkĩ gĩ gĩcicio-inĩ gĩa thimũ nene, harĩa aronererio na agatarĩrio kaũndũ, tũgeciria nĩ kaũndũ ta ga kĩmũikarĩre ya mĩciĩ kana kaũndũ ko ũgima wa mwĩri. Mũirĩtu ũyũ nĩaroneka kũmenya maũndũ maingĩ, amu nĩwe ũratarĩria mũtumia ũyũ gĩtũmi kĩa maũndũ maya agukĩte kuona gũkũ ũguo kwĩ mũirĩtu ũyũ. Mũirĩtu ũyũ no arathiĩ nambere akonekana e ekĩrĩte nguo cia kĩwĩra cia kuonania nĩathomeire wĩra ũyũ na nĩguo arutaga.

Ndĩ kuona ũũ, nĩ menyaga bũrũri wa Kenya nĩ ũwĩ o mũndũ o mũndũ harĩa arĩ, na gĩbandĩ gĩake na ũthiũ wake ũrĩ o hau. Gĩtũmi nĩ gĩkĩ, rĩrĩa ũkuona mũndũ agĩkwo ũũ, nĩ kũgirĩrĩria mũndũ ũngĩ ndakoe na gĩbandĩ gĩaku kana kũgirĩrĩria ũmaramari wĩkwo na gĩbandĩ gĩaku. Ningĩ, gwĩkĩrwo ũũ no gũtũmaga wathiĩ weka maũru ũkamenyeka nĩwe o na ena gĩbandĩ kĩa mũndũ ũngĩ. Gwĩkwo ũũ nĩ gwa bata mũno, tondũ gĩbandĩ gĩaku gĩtingĩhũthĩka ũru, na thirikari nĩ yonanagia nĩ ĩkũi na ĩkamenya kũrĩa umĩte.

Gĩkĩ nĩ kĩbandĩ gia kuonania nĩũwĩ gũtwara ngari thĩinĩ wa rũrĩrĩ rũrũ rwitũ. Gĩbandĩ gĩkĩ, kĩheanagwo nĩ rũ nĩ honge itiganĩte cia iria ciĩ cukuru cia gũtwarithia ngari. Gĩbandi gĩkĩ nokĩo kĩonanagia biũ biũ nama thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ atĩ nĩũwĩ gũtwara ngari na nginya no ũkue andũ hatarĩ na thĩna. Ningĩ nokĩo gĩteithagia rĩrĩa gwekĩka mũtino ũkahota gũta kũmenyeka wĩ wakũ na waumĩte kũũ angĩkorwo wĩnakĩo. Gĩkĩ nakĩo, gĩtitigagwo ũgĩtwara ngari amu gũgĩtiga nĩ mahĩtia tondũ ndũĩ kĩrĩa gĩkumĩra. Ningĩ, nokĩonanagia nokĩonanagia wĩna wĩkarĩte nakĩo ihinda rĩigana atĩa, ũũ nĩ kuonania wĩna ũtwarithia wa ngari wa ihinda rĩigana atĩa. Gũũkũ nĩ kũmenyithia mũndũ atĩ nama nama noakũĩhokere ngari oũrĩa ũikarĩte nakĩo mũno mũno gũkĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrĩa ũroire ta ira kana ũmũthĩ.

Ici nĩ obici cia mũingĩ cia gĩthirikari cia Nairobi. Obici ici nĩkuo maũndũ maingĩ ma gĩthirikari na manene mekĩkagĩra amu mũingĩ ũiguanaga na thirikari kana ũnyitanaga na thirikari kũgerera ofici ici. Harĩ obici ici, nĩho arutwo mathiaga kwoya mbeca caio cia gwĩbundithia mathomo mao maria manene. Okũrĩ obici ici nokua irũa rĩa kuonania mwana nĩ aciarwao kana mũndũ nĩakua rĩoyagĩrwo. Makĩria ningĩ o kũrĩ obici ici nokuo kũ... harĩ rũrĩrĩ rũrũ ruitũ. Ngĩthiĩ nambere na kuongerera nĩũrona mũrango wa kũingĩra haha na kũũma nĩ mũnene, ũũ nĩ kũũga atĩ ũrĩ thĩĩnĩ wa gicigo-inĩ kĩnene kĩa Nairobi atĩ kwĩna andũ na andũ na andũ aingĩ arĩa mokaga gwĩkĩrwo na gũteithio mabata maya ma gĩthirikari.

Ici nĩ ciana nĩ ciana, nĩ ciana ironeka ti mwana ũmwe, ti ciana igiri, no nĩ ciana ta inyanya igĩthomera thĩĩ wa mũtĩ. Gĩtũmi gia gũthomera thĩĩ wa mũtĩ nĩ kuga atĩ, matirĩ na kĩrathi mangĩthiĩ megitie amu mena wendo wa gũthoma. Nĩ maroneka ningĩ kũrĩa maikaire nĩ kũndũ riũa rĩakanĩte kakakakaka na magakorwo na moritũ ma gũthomera ningĩ rungu rwa mũtĩ-inĩ ũcio. Nĩkĩo ũrona ciana ici cikarĩte thĩĩ na tũbuku na nĩ ciana nyendi mathomo cigĩthomera thĩ wa mũtĩ, nĩ ciana nini mũno. Gĩthomo gĩkĩ nĩkĩo gĩcokaga gĩgaciteithia gũthiĩ na mbere na hau hangĩ ,na mathomo mangĩ ma nakũu na igũrũ ta ma cukuru icio ingĩ cia mũthingi nena nene.

Ĩno nĩ wabici kana nyũmba ya mĩcemanio kũrĩa kũroneka kwĩna itĩ makĩria ya mũgwanja harĩa nĩ kũũga andũ mũgwanja magĩrĩirwo nĩ gũikara magĩĩka mĩcemanio yao. Harĩ metha-inĩ ĩyo, hau igũũrũ nĩharoneka hena macini ĩrĩa ĩtwaraga mandĩko rũthingo-inĩ nĩguo mũndũ ũmwe kana andũ aingĩ merorere handũ ha gũikara mandĩko mau marĩ ona mũndũ ũmwe. Macini ĩyo nĩĩteithagia mũno gwĩkĩrĩra mandĩko me manene na gwĩkĩrĩra andũ aingĩ mandĩko mau rũthingo-inĩ nĩamu Tv cia kawaida citingĩhota kũruta wĩra ũcio. Ningĩ nĩĩroneka nĩ room theru na bange wega ya kuonania nĩ gwĩkagĩrwo mĩcemanio.

Ici nĩ ciana, ciana nini, iria ironeka citegete matũ, gũtega matũ mũno, harĩ mũrutani, tondũ nĩ ironeka, cirahũthĩra macini ĩmwe andũ erĩ. Kũguo nĩ kuga, nĩ kĩndũ marathomithio, ũmwe ũmwe, mathikĩrĩirie mwarimũ, gũkũ makĩenda kũmenya ũrĩa nyamũ ĩno ĩrutaga wĩra. Nĩ kĩrathi kĩroneka nĩ gĩbange, kĩna arutwo meharĩirie gũthoma, na gũthoma, gũthoma wega, kũrĩa maroneka, mambĩte kũhinga mbuku ciao, mambe mathikĩrĩrie mwarimũ, na macini ciao ciĩ hingũre mathome makĩria.

Gĩkĩ nĩ kĩungano gĩa atũmia na athũri, maikaire kũndũ gũbange na gĩgabacĩrĩrwo magĩthomithio ũndũ makĩria , magĩthomithio maũndũ ma ĩthii nambere, magĩthomithio maũndũ ma kũhũthĩra macini njerũ, irĩa ikoragwo irehetwo gũkũ nĩ athũngũ. Nao nĩmaroneka mategete matũ mao wega, na makoneka makĩandĩka indo irĩa marathoma.

Ũyũ nĩũroineka nĩ mũgũnda ũhanditwo itũngũrũ, nayo mĩberethi ĩgereire thĩ, thĩ nyũmũ nayo mĩberethi ĩyo nĩ ĩroneka ĩna kũndũ ingĩhingũrĩrwo ĩkauma maaĩ. Maaĩ mau makagunyia tĩri, tĩri ũcio ũgateithia itũngũrũ ikũre na ikũre wega na njĩra nene. Ũũ nĩ kuuga maaĩ, gĩtũngũrũ gĩkĩ no kĩnyue maaĩ matha o mothe oro mũthenya kugerera mĩbaibu ĩno. Mĩbaibũ ĩno ĩkoragwo ĩkĩrĩtwo na gĩthomo kĩho kĩrikĩru, kĩho kĩhũthagĩrwo nĩ ataramu a mĩgũnda na ataramu a kũhanda indo, magagũteithia gũkũria indo ciaku kwa nyaihenya na ciĩna riri.

Ĩno nĩĩroneka nĩ cukuru nene, cukuru ya gũthomera kothi nene nene. Na ĩkoneka nĩ nyũmba njake na ũbacĩrĩru ũbacĩrĩru mũnene. Ici nĩ icicio ũrona nyũmba ĩno yakĩtwo nacio, na hena bendera ĩmwe ya cukuru ĩyo, na ĩyo ĩngĩ ya bũrũri witũ wa rũrĩrĩ rwa Nĩũrona mĩhango ĩgĩthiĩ na mbere ya andũ magĩthiĩ irathi na arĩa angĩ makiuma.

Ĩno, nĩ nduka ya ndawa, nduka ĩ na ndawa cia mĩthemba mĩthemba mĩthemba. Nacio ndawa ici, ciendagio nĩ andũ kĩumbe, arĩa makoragwo maigĩte nduka hakuhĩ na thibitarĩ. Rĩmwe, kaingĩ na kaingĩ mũndũ nĩathiaga thibitarĩ, ũkandĩkĩrwo ndawa, ndawa irĩa itarĩ thibitarĩ, ũthiĩ ũgũre. Nao andũ kĩumbe, arĩa mathomeire kothi ĩyo, nĩmakoragwo maigĩte nduka, cia ndawa, ndawa mwanya mwanya. Ũngĩrora, ũrore bica ĩno, nĩũrona ndawa ciigĩtwo kũringana na iwango citiganĩte, ngwĩciria nĩ iwango cia mĩrimũ. Ũndũ ũngĩ, ndawa o ndawa nĩirĩ bei o yayo. Ũũ nĩ kuga, o ũrĩa mũrmũ wĩ mũnene, ndawa noguo ĩ na goro, na o ũrĩa kamũrimũ ge kanini, noguo ndawa ĩ na raithi.

Haha hena arutwo erĩ na mwarimũ, arutwo makĩonania mũtĩ ũria ũkũrĩte makĩũthima makĩhũthĩra biti. Biti nĩ ya gũthima mũtĩ ũrĩa ũigana nĩ kĩroneka nĩ kĩrathi kĩa ũhandi wa mĩtĩ kana ũrĩmi. Kĩrathi gĩkĩ nĩkĩo kĩratethia arutwo aya mahande mĩtĩ na mĩtĩ ĩgateithia bũrũri na kũrehe rĩera rĩega. Arutwo aya nĩ maroneka ta marathima gũkũra kwa mũti ũyũ na mageka mathabu ihinda rĩngĩ ũgũkorwo ũkinyĩte ha. Gĩkĩ nĩ kĩronekana nĩ kĩrathi gĩa gũĩkĩra maũndũ mau me thĩiniĩ wa cukuru.

Aya nĩ arutwo, arutwo a airĩtu, maroneka o mũndũ e maratathi-inĩ make, tũũgeciria nĩ kĩgeranio mareka. ũndũ ũyũ, mĩũrĩre-inĩ itu nĩ ũcenjetie gĩcigo-inĩ gitũ, tũraciĩka nginya na thimũ, tũraciĩka nginya na thimũ. . Rĩu, Kĩgeranio to mũhaka ũikare thĩ wĩke ũũ nĩamu, kũringana na ũthiĩ wa na mbere na mĩtambo-ino, nĩ tũreka kĩgeranio nginya na thimũ na mĩtambo-inĩ ino ya kĩrĩu.